Boishoni ko baet nebo ngokaik chebo mayaik, ingokaik chebo mayaik ko kokobunchi komonut missingi ako kikonam nik chechang konai ingokaik asikomuch komukta sobet kotomo koyai chito boishoni konyolu kocheng ngomnotet netinyegee ak olekiboito ingokiet. Nyolu konai chito akobo omitwokik chenyolu konai ingokieti ak olenyolu keripto en tukuk cheu mionwek, yekakonai chito konyolu kotech kot yekakotech kot chito komakat kocheng keswek chebo ingokaik anyokokeny akomii bokisisiek chekikechob chetinye keringet cheu maiyat chekekonoren.

Ni ko mayaiyat. Nyumnyum mising konoret nebo mayaiyat. Mitei ortinwek cheterterchin cheimuch keboiisie kekonore mayaik. Konoret nebo mayaik kobee chong'indo nebo mayaichu. Yetutikin mayaik koimuch keboisie ortinwek chebo kipgaa cheimuch kecheng teret akende kiy neu ngoriet ng'ony asikoterta matuikei mayaik. Yechang mising mayaik komite ortinwek chebo kasari chekikeib chetoreti temik. mitei tuguk chekikechop ako alak kobo plastic ako alk kikichobe bokisinik. Tinyei keringonik heu mayaik chekichokto mayaiyat sikoribok.

En yuu ko konetishet netesetai miten kwonyik kii chekakiyum en kot agenge, boiboiyet missingi Ako kere tai iboru kole miten chito ana ko bik chemii tai chengololtos tukul ak komiten lokoiwek chepchee anan ko chekipchechin. Lasima kinosechini kosipgee ak kanetet nenyolu konyori akobo tukuk cheterterchin Ako agenge ko imuch koek pandap tai. Ortinwek chebo pandap tai cheimuch kengalalen ko kobun kipagengeishek chebo chepyosik yekingololchin ak kinet mungaret tii ako kokakinet mungaret kikochin chepkondok chebunu sirkali che imuch kotoret kotoune mungaret.

Chaang mising oratinwek cheimuj apoishen anetee chitoo akobooboshet neboo ngokaik Ii ko nyumnyum mising baenyii akoo kiikonam kabii piik chechang ngokenik ko kotinyee chito koot ko nyumnyum mising baenyii

En yu akeere temisiet nebo biasik. Temisiet nebo biasik kobo komonut mising ako yekikol biasik komie kosubkei ak ng'atutik chekiketet akoriibokis komie konyoru chito borotet neo. Biasichu ko kakikol eng mbaret neo Yekolse chito konyolu koker kole kebarai temisiet asikomuch kokes kesutik chemi barak. Eng yu akeere kosemberotin biasik. Minutik konyolu keriib keker kele kokisubee mokombet amakikojin tumdo boroindo nebo kobiit akoonam kosarekei amitwogik ak minutik akookoji konyalul anan komian.

En yu akere tuguk che chang' missing' chepo kamamut. Kiit ne tese tai en yu ko paet nepo ngokaik. Ko toma ngokaik i, akere kot nepo ngokaik nekakitech komye. Koi ko titlil missing' ako kikitech tekset nepo parak. Ye pae chito ngolaik ko nyalu koker kole katech kot ne kararan ne imuch kopur ngokiet komye ama imuch kochut koristo kemboi anan kong'et konda ne imuch komandae tiondo. Ko yu kora akere kotinye sirutik che kakimalchi tapan. Pa kamanut missing' kinde sirutik kot asikopar tuguk che terterchin cheu keretap kong' nepo tuguk che etan.

En yuu okere bik chepire pichait en kipagenge, bichu kotinye chitukul kartasit en uet netinye sirutik ako chii agetutuk nemii yuu ko baibai. En bichu komiten bik cheilochi ingoroik chekergee chenyolilen nii ako iboru kole bichu ko bik chebo kipagenge. Miten kipagengeishek cheterterchin chekikonam bik kotoi kochut tii sikoib borotet en lolotunwek kwak, yekakotar kechoben kipagenge komiten baronok chekekonu cheiboru kole chito ko agenge en bik chenomu kipagengeini ak kokosengee koik agenge en ichek.

Igoker boishoni ibwotii chomiet ak yamdayet agenge en yuu okere kwonyik neo nekikochin omitwokik, miten bik chekakolach ngoriet nebo barak nekergee ako iboru kole yochin boishet kompunit tii ne noton ko kakonam koropta omitwokik koityi bik chenyolildos. Kikoin kokwoutik missingi bik chemii barak kii missing ko chumbek chetinye mugulelwek chemiach koker kole kapcheita omitwokik koityi bik chemenyech korotunwek che anan konome kemeut tii asikopit kosir motkobek kii ak kotoret konyumnyumit sobet . Kikosoben bik chechang chenyolildos toretet neuni.

En yuu okere chumindet nemiten kopire picha ak lokok chemengech lokok chuu kotuwen ako toku kole mii emet nebo Kenya ana ko African anan ko konyo chumindet ayokomut koba olenyin. Kikonam chumbek missing koriki bik chemii ngweny ak chenyolildos chemii African asikotiny sobenywan ak kotoret koger kole konyor boroindo neimuch kotesegee en sobet, kokocham missing oleu sukulishek ak koityin bik chemengech amun bik chemengech ko tai nebo bororiet. Kikonam kilewen kijanaek cheityore mpiret ak chemii kosomondos.

En yuu akeree chumpindet nemiteii kopirei picha aklakok chemengej ako lakochu kotueen akotokuu kolee mii emet neboo Kenya anan Koo Africa kiikonam chumpekkorikchi piik chenyolildos chemii Africa sikotiny sop nwaa akotoret

Eng yu akeere temindet nemi mbar komarari mbaretnyi. Kikokol minutik chebo bandek ako kikorut nganda takomengech. Chichi konome simet neoo eng eut akochile akobooru kole imuch kotiame kong'alal ak chito age, anan komi kobire picha ,anan komi ng'omnotet necheng'e eng simoit. Yeboisie chito simoit kosuldae temisietnyi, kotoreti koker kole koityi koyai boisionik alaak chekotokoromitu mising akomuch kokweri temisiet eng oret nenyumnyum. Yejuljigei chito ng'atutik chekikendnde akotiegei muswoknotet kosuldoi temisiet.

En yuu okere kot nebo kasari nebo ingokenik woyee tom okere kot neuni, kikitech koi en tekset nebo barak kii ako koi kowoo missing iboru kole mungaret netesetai en yuu Kobo barak missing, miten ngokenik chechang chependii en sang kewet tii ak komiten suswek nyumnyum missing naet neuni amun yekiyotyi ingokiet koristo en sang kobusi komie ak ko imuch mowendot ak kokwayat suswek chebo ngwonyi ko omitwokik chebo komonut en ingokiet tii ako sire okot chebi tuket, nyumnyum missing kebai ingokiet en oret neuni.

Ni kobaet tab tergeginik en ortinuek cheimuche aboishen onoisichinen chito akobo oleimuch abaita tergekiat ki taritiet netinye bendo neanyin misingako kikolany aliet mising amun magochang batushechu kotomo anet chito olekiboitoi oneti korong olekiboitoi TikTok kot nebo tergekiat keteche kityok kou kot nebo ngogenik akowen chito kot momoche kosupkei ak chamenyun amitwokik cheyome tergekiat ko ko omitwokik chebo ngokiet kigochin boroindo kowendot en sang ako kwayat amitwokik

En yu akeere baet nebo ng'ororek. Kikonam mising kokwatinwek chemite olemite kemeut konam baet nebo ng'ororek. Tinyei chito agenge ng'ororek chechang mising cheimuch kosiir agot elebut. Kiitoret amu nga tinye mbaronik chemanyoru ropta, koeechen akomite oleakwai olemi beek. Kikwerie ng'ororek koba akwet olemi suswek, aibkiyage yebiiyo kiweek kobwa gaa. Kiitoret kora amu ng'orerechu komite koik anan ko ng'aniek chetinye chumbik che ngomel kotoreti koee beek akobiyong'so akotoreti kokimit.

boishoni ko tekseet nebo koot, kigonaam kokwotinweek cheterterchin iih kotech koriik kwaak en oreet neinegee, kosib kee ak mogutik kwaak iih ak tuguk cheimuch kobiit, en korenyuun ko biik kokigotech korrik chebo koita ago chachang en icheget kotinye korrik chebo meneet chekigimaal iih ak kotiye kibatishek en baraak, ye kitou keteche koriik chu kechenge ketiik chekimeen ak kebiman koindo ak keluum asigobiit ko teleyeek iih chekitoreten kenamen koot, ye kokiteledo keshebe baraak iih ak kinde kibatishe ketyeech meneet iih ak keuul ak kewiraat ak kechilaat ib kosai.

En yuu okere lokoiwek chekakisir en kartasisiek cheiboru tukuk chekikimuch kemong en emet tii ako kakinde kopoto tukuk chemomii ak kiyach keibune emotunwek chebo sangi ak koboru kole kityan tukuk chuu ak koboru emet nekibunu. Bo komonut missing lokoiwek chuu en emeti missing ko bik chemii mungaret tii ak kondoik chenomu kweriet nebo pandap tai en konai kole telelen Ono emet tii en ngalekab chobet nebo tukuk chemokingee amun monyolu en emet koib tukul chebo sang en chongindo kosir tukuk cheimuchi kochopchigee icheke en emet

En yuu akeree tetaa nekakomee nekoparr rubet Ii ak meleldaa ak asista nengwan mitee temik oenguu cheteleldos I ng yotok kokeree nii ko arokenet neoo neboo temindet kikeree koyamat mising olatukul Ii akoo kikochurr ngonyut mising koporr kolee kikolal kemeuut eng koranii ngalechuu komatouu raa akoo kikotestai mising kopek kiyakik cheboi kayokik mising Koo yekait kemeuut

boishoni ko temishet nebo byasiik, byasiik iih ko minutik chebo komonuut mising iih ago kigolaany olyeet en zero misiing, ni ko amuun chang omiik kosiir kobotiik cherotin mising biik kocheng ngomnotet iih ak konai ole kipotitoo byasiik iih ak konam temishet nebo byasiik iih tai kotinye mbaronik cheokwoen, ye koichob chito mbaengung iih konyolu inai olekichoptoo kesweek, kesweek chebo byasiik iih kechenge chekigoyaigitun ak ketilalit iih ak kegonor kinuss kobityo, nyolu konai chito kole nome koitityeet anan ko barafu, byasiik iih konyolu kesuut kouu nyanyek sigosobcho.

Nii ko temishet nebo pandek, ochome missing imine pandek kii amun ochome oome pandiat. kioger ole ngotko obote bik cheboiboichin lokoiyat nebo pandiat tii ko nyumnyum missing achame boishoni asikopit kosich kokonin kimnotet tii ako yowendii posuldoi boishoni komobirtogee amun ochome boishet. Boishet neochome missing ko nebo kolset, kolset konyumnyum missingi ak omuchi akole ekarit agenge en betushek oeng ole ibkokorom missingi ko semberishet tii ako missing ko nebo oeng yeibutyo taptok chebo masaek chebo pandeki obute.

ni ko kolseet nebo nyanyeek iih en keweet, ye ogeer boishoni ogere nyalilda negimoe, nyanyik iih kongeme koristo ago en betushek chu kokogogaititit mising, imuch kogaititit iih kongetegee tauneet nebo kenyiit iih ago ibkobeek kenyiik iih yegool chito nyanyiik keweet iih konome myondo mising iih ak konyolu kosuut ak kerichek chechang kila asikokirinda myondo, inyokwai hesabuuk chichi konyoru ko kigoboishen chepkondook chechang en kerichek iih kosiir chekinyoor en kesutik, kigonaam biik kotech koriik chebo kartasisiek iih asigobiit kogool nyanyeek iih sigojuchuch kerikchek.

En yuu okere tukuk chechang missing cheimuch keboibochi okere okwet nebo tugaa che oketos ak komiten suswot neo missingi neimuch koam okwoni ak kobiyokso. Miten mestowot taban neribe ak kotoku kole boiboechin boishoni, okwet neuni komo imebik Ako boishet nebo mestowot ko komunyi ak kotelel kokere ko oketos kiyagik. Kiyagik cheu chu yekialda kotinye borotet neo amun moboishe koyokindet chepkondok chechang en omitwokik, kikotoret koyokishet temik kochuchuch karama nebo omitwokik.

ni ko koyogisyeet nebo tuga, ak ochome mising boishoni, momii boishet nenyumnyum kou ketelelso anna kotebi chito ngwony iih ak kogeer `koagetos kiagik, mising ko en chito neiywei boishonik chebirtoo borto cheuu kobotishet ak loiseet, imuch koboibochi chito baishoni mising, en betushek chu chebo muswoknotet iih mising ko en neranik ko kigocham koboisheen simeet mising, kotinye chito simet iih komuche kokweri akweet ib koyaga ak komuny en urweet iih ak koboishen simeet nyin ogoi ib kobiyoso kiagiik ak koyaam kiweech gaa.

ni ko kobisisyet nebo minutik, en yuu kegere biik cheboishen ndoishek iih koronyi beek minutik, mii ortinweek chechang iih cheimuche keboishen, amanyumnyum mising orani amuun boishen beek chechang iih ago imuuch kobalda ngungunyek en elemii minutik, kigobwa ortinweek chebo kasari cheimuch keboishen baibishek kesirtoe elekiigool minutik, kitindoo beek tangiit neoo ak ketuyo tangit ni ak baibishek chi ago kiginde konyiik en elemii minutik iih ago yegokiyoot beek en tangit iih kobwone anyakotoi nyagosochi tigityoot nebo minutyet nekimoche kobisook

En yuu okere yengset nebo teta, Cheng missing ortinwek cheimuchi keboishen keyengset kosibgee ak oleu bik. En yuu kegere ko koboishen engindet kipchabet tii ako kacheng olemiten mikulendo nebo teta ako yekitor ak kipchabet ko mee teta en chokinet. Ko orani ko nyumnyum akot missing kosir nebo tilishet amun ibe boroindo komee teta ako nyolili, miten ortinwek chebo kasari chekikobwa chekere koboishen moshinishek en yengset boishet nebo moshinishek konyumnyum missingi ngamoche chepkondok.

Eng yuu akeree amwitwakik chekororon Ii chekakechop ak kesus komyee amwitwakik chuu Koo pendooh ak muchel k chomee piik amwitwakik ako chii aketukul nechomekei Koo manyumnyum inyoruu komachomeii amwitwakik yekichopee amwitwakik konyoluu keroo kelee kakipoishee ngomnotet neboo Barak ngonyoruu chitoo uuindo koimuj kocheng toretet kopun muswoknotwt

en yuu ogere chito nemiii mbareet nebo bandeek iih nemoroi bandeek, bandeek chu ko kigokongyo ago kigotoi koyomyo sageek, boiboiyeet nebo kobotindet agetul iih kowaa imbaar betuut agetugul aib kogeer ak koboiboenchi kesutik chebo kaotik kyiik, nyumnyum kora konegiteen kobotindet mbarenyin asigonai kiit netesetai asigonai kiit neyoche koyaai, nyolu kowendi chuito kila mbaar yea korurryo bandeek iih amuun imiin itingenii en koot chito ilen itinye bandeek en imbaar iih, aga kigerutochin ago kigobutogis bandeek, nyumnyum kowendote kobotindet mbarenyin.

En yuu akeree tinget nemii mbarr neei otishee mbaranii kooo mising akoo kiruu nyumnyum mising kipat mbarr neunii amuu kapotishet neboo tinget Ii komechee mbaronii cheej ako chee kiruiyoo

ni ko minseet nebo ngweek iih agobo komonuut mising en bororyeet, ngweek iih kobo komonuut mising iih ago kigeboishen kouu amitwogik chebo tai iih chekyomndoo kimyeet, nyolu kotinye chito ngweek konyolu koaal, yeaal ingweek iih koimuch mising ago yelaany olyeet en zero ko kigonyalil koriik chechang mising, kaigai igolchigee chito ngweek guuk iih mising iih ko ngot kometinye boishet iih amuun olishet nebo ngweek en koriik cheechen ko en araweet iih imuch koib chepkondook chechang chesire elifu tamaan, yegool chito ngweeek iih ko chengetu koimuch koalda ak konyoor chepkondook.

boishoni ko sutishet nebo minutik, bo komonut mising boishoni en kokweet, sutishet ko imuch keyaai ketokchin gee tuguuk cheterterchin, netai koimuch kesuut sogeek chebo minutik iih asigetes katoldolik, miten kerichek chebo kimnotet iiih chegekureen folia feed cheimuch kesuten sogeek chebo minutik iih asigoekitun yetebesiit sogoot iih koetu minutyet komnyee, nerube koimuch kesuut minutik iih asigobiit kebaar kutik iih ak myonweek cheterterchin cheimuch konam minutik, nebo leet iih koimuch kwsuut mbareet iih asigobiit kobaar timndo ak kochobchigee temindet kogolso.

ni ko baeet nebo kechirek, baeet nebo kechirek kobo komonuut mising amaoo boishet netinye, nyumnyum mising iih en chito netinye koreet neoo kobai kechirek chanchang iih amuuun komii suswoot nebo nwony iih koame koet kechiryet komyee, kechiryet ko siib kobiyonye ago ngwaam suswoot kitigin iih ak komeel chumbik iih ak koee beek chechang iih ko kagobiyo, kigonyoor kelchin biik chemiten eleuu masaek ak turkana amuun baeet nywaan nebo kechirek iih komotinye karama amuun mii mbaronik chebo buuch chegekweryee okweet iih ago yegobiongso ibkinogoo beek iih ak kiwokto kobaa gaa.

En yuu okere tukuk chechang missing chebo komonut, kit netai neokere ko nyanyik, nyanyik Kobo komonut missing ako omitwokik chechang komokoi kiyoo komomii nyanyik ak kitunguik. Miten kitunguik yuu koraa, okere ingwek cheterterchin chebo sokek kii ak komiten machungwek koraa. Lokoek Kobo komonut missing ako yoe boishet neu nebo ingwek kii nebo kotech borto, ni ko mungaret tii ako kikotoret missing chito neoldoishe komuch konyorchigee olenome en sobet amun mungaroshek cheu chu kotoreti kowokta sobet.

boishoni ko aleet iih ak oldoishet nebo tuguk chemengech chebo mbaar iih cheuu nyanyek iih, kitunguik iih, ngweek iih ak logoeek, boishoni ko kigagosiir boishet komuch chechnag mising amuun tinye chepkondook, en betushechu ko kigochanga murenik chekigonaam koalda ngweek iih ak nyanyeek, bichu ko boishen koroito nebimonee olyeet nebo tuguuk chegaal iih ak kotyaan kobcheita kogeer kole nyolu koaldaa ata asigoweek chepkondook mungaret neuu ni komoche ketujtik chebo baraak iih amun chepkondook cheone chito en baraak iih kotutigin amanyolu kochi,,

en yuu kegere biik cheburuchi ngungunyeek en koot nebo kasari nebo kartasisiek iih nekikole minutik, yegiboishen koot neuu ni ko kigoib kokwoutik temiik iih kogeer kole koboishen ngungunyek cheokwoen mising cheimuch keibunen saang iih ak nyegeburuch ak keturek iih sigonyoor katoldoleyweek, yegiibu ngungunyek chu konyolu kechigil iih ak kegeer kele motinye myondo agetugul nebo ngungunyek, nyolu konai konai chito olegiburkto ngugunyeek iih ak katoldolik iih ak konai kole minutik chenyagokole kounee asigotoret konai ngungunyek chenyolu koib iih agoboishen en temishet nyiin.

en yuu ogere mbareet negakigool ngweek, mbarani ko tilil mising iih ago semberaat, en imbarani kora komiten solait iih negekiminchi kween iih neiboru kole miten elekebirunen beek chekibiseen minutik, yekool chito minutik iih ko ngot komomii beek konegit iih anan komoroboni, konyumnyum kocheng elebiruneen beechu asigobisogis minutik, kigotoret mising kobotishet amuun toreti kimuguuk meet iih kosuldaem magutik kyiik chebo konyoor omitwogik, nerube ko kigotoret kosirgee biiik boishonik iih ago yekyalda omitwogik en zero kotoreti kogoon chepkondook chekioktoee sobet.

en yu ogere temisyeet negakigool chebololinik iih kot negekitechen kartasisiek, nyumnyum mising boishoni, kigiyai kouu nii amuun chebololet iih ko kiit netoldol mising ak kongeme koitityeet neoo, yekigool chebololeet saang iih komoche kerichek kesuten yaan kaitit iih ago enchepkondook mising, kiit neit kogoroom mising en saang iih k ropta nebo koyaat, chebololet iih ko monyolu kotuyo ak ropta nebo koyaat iih amuun ngeme sogeek kotagotomo kogoonk chepololeet iih ago igochin chepololinik chetagotomo kogonyo kotoo konunyo, moche katoldolik chepololinik.

en yu ogere teta negakoru negakotemene banda, tenyi ko kagoam rubeet ak melelda mising iih ago kigotok korosoik iih ago koborunet kole imuch kotomo kosikyi konyoor omitwogik iih en betushek chechang, tuga chenyite ko lemii kemeut iih ko kigonyoor kewelutik chebo omitwogik ak beek mising iih ago yegame teta kogonu asenet en kobotindet, nyolu keib kokwoutik iih kechenkyi bichu siroshek chebo kiagiik iihasiyemotinye omitwogik cheome komuche koalda kiagiik kwaak iih asigonyoor chepkondook chetoretegee agoistoegee meoshek chekonu nyalilda.

ochome mising oee chaik, chaik iih ko omitwogik chegikiboibochi mising en eleobunuu, kiit nekitoreet iih ko kigebai mising kiagiiim iih akketinye chego en chongindo, kongetegee keny iih ko kigonaita biik ko chaik karoon yegangetyo, ko chaik iih ko kigocham biik mising koee yaa kaitit iih anan ko kogakorobon iih asigoisto koristo, en borto ago mii biik alage chee chaik iih sait agetugul, chaik iiih koimuch kee koichege anan keamnda tuguuk cheterter chin cheuu magatyaat, mandazi, chapati, mbogeek iih, robwonik anan,,

ni ko kolseet nebo ngweek, kolseet nebo ngweek iih kobo komonuut mising yegool chito ngweek en chingindo komuche konyorchigee chepkondook chechang mising, kiagiik chechang cheuu ngogaik iih tuga, kechirek iih ak kiplegonook iih koboishen ngweek yetortoo cheto ngweek iih ak konget sogeek chemogororon chemaimuch koba zero, koimuch kotoor iih ak kogochi kiagiik koek omitwogik, bo komonuut mising kegool ngweek.

Ni ko kolset ne bo ngwek biik chechang kokole ngwek sang en kewet, kibati mbaret ii akebir ib korur, yatugul komii keswek kaptutaa, yekakomong keswek en kaptuta, kebet mutaroisiek ,akekol ngwot ngwen, nyolu kikochi boroindo ne bo nekit siyet agenge asiyeetu ngwot ii kosich boroindoo ne bo kobarait it akonyor katoltoleiwek, yekakekol ngwek ii ko kikinam kabisisiet, akoo kabisisiet nenyoo keboisien ndoisiek chekisile beek eng ainoo akinyokenam kerongyi minutik.